Ore eningo pinya ena naa lasima piata enoshi kijiko olala pee inossie inkiri naa lasima pee iyata enoshi kijiko e kawaida piokunyie ormushele.

Ore eninko pisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa ing'asa aliki ingredients naifaa niliki vipimo, niliki eniko peichanganyai pookin, paitumoki atipika openy.